CRB ko kitabut ne kindoi kainet ap chito ne kibesendo akotemene kowekta inendet, anan kokimu inendet, simewekta besenotok. Boisie oratunwek alak. Ngende kainet ngung kitabut nii, komakoi iip besendo age akoi beshet ne kakiiisto kainet ng'ung. Sikobit keisto kainet ng'ung anyun, kesubi oratunwek cheu chuu. Ne tai, ilejini CRB kokonin ripotit ap denishek tugul che itinye inyendet. Sikobit inai kole besendo ngiro notok yekiyai kendein kitabut nitok. Nebo aeng, ye kainai kole besendo ngiro ne kiayi kendein kitabut notok, ingalal ak chichotok kikonin chepkondok anan kampunit ne kibesenun chepkondok chotok, siiker oret ne ilipandoi icheket. Mitei oratunwek che-che kelepandoi chechang. Mitei kampunishek cho imuch keisten eng kitabut nii, ko kelipan chepkondok che kidogo. Ko alak kolechinin ilipan tugul. Yekailipan chepkondok tugul ,kekonin risit neiboru kole kailipan chepkondok. Nyiyokte kwo kap CRB . Yekaiyokte kwo kap CRB, koistoi kainet ngung icheket. Nitok koimuch koip betusiek che-cheite tisap akoi tiptem. Anan kotar angot arawet, kosupkei ak le oindap denit anan ole kiuu denit ne kitinye inyendet.

Mitei tukuk chebo musoknotetab kasari choboisie eng imbarenyu siayum sirutik anendet, sirutichu kotoreto anai tukuk che te che koboisie eng imbarenyu, ak che te che kanyorchikei anan che te kakes, nitok kotorito sanai tesetab tai notinye anendet, alak eng tukuk che aboisie ko kalamit ak kitabut, mite kitabut ak kalamit chebo musoknotetab kasari, che kikichop si kotoretin kabatindet eng imbarengung inai tukuk che te che kekol anan isir boisiet ne katestai eng betungung kila koskolen ak karon, kora komitei simoit, simoit kotindoi tukuk chotok mwaun anan ibwotun kole nee tukuk che suppose isir anan nee che katestai, isire eng simoit yotok, kolechinin sir kole kekol keswek ngircho, sir kole kekes tukuk che tia, sir kole kekei chego che tia kora komitei pichait anan camera, camera aboisie abiroti pichait sobwotyinikei tun tukuk che katestai eng imbarenyu, akasir kole kikaai nee engyu, camera kora kotoreto abir pichait.